Tos kitoretitono ityinet ab biik chebo kalenjin kosomane ak kolongunen biik ak rapisiek ak boisietab rapisiek alak chekotikiyot sigikyok somanet nebo biik chemotikiityin ko kiroo alak kirapisiek ak koribok rapisiek komi ak koribok komie ak konamngei somanet ak keboisien en boiyot ak konyon